Ũndũ ũyũ wĩkagwo kũringana na gwetha kwa mbeca na mĩigĩre ya mũndũ ya mbia. Nĩ ta kũigithia kũmwe na ningĩ no wethe mbia kana mũndũ angĩkorwo na ciana ciake no ũgũthomithia, nĩ ũndũ wa gũcokanĩrĩria indo.

Maũndũ marĩa ma bata haha nĩ mũtumia wĩigĩte gathoko gake, no andũ arenderia indo ciake ta macungwa, nyanya, hena gĩtũngũrũ, indo ciothe cirĩa mũndũ wothe wa thĩ abataire nĩ kũrĩaga.

Haha kĩrĩa kĩrathiĩ na mbere nĩ tĩĩri na thumu ũgĩtukanio. Thumu nĩ mũthemba ũngĩ wa fertiliser, nĩguo ũratukanio tondũ haha hena handũ mũndũ angĩhandĩra nyanya ciake, nyeni, gĩtũngũrũ o na kana spinach nĩguo ũhote gũkorwo ũkĩrĩma.

Ũndũ ũyũ ndona nĩ mũndũ ũhandĩte tũindo twake na nĩ maaĩ arenda kũmenya ũrĩa indo icio ciake ikũgĩa maaĩ na thitima na nĩkĩo ũrona anyĩtĩte solar yake hau nĩguo indo ciake cione maaĩ.

Ũndũ ũyũ nĩ mwega mũno, rĩrĩa ũhandĩte tũindo ta tũu tũgũĩtwo mĩanga, tondũ mĩanga nĩyo andũ arĩa marĩ a tene marĩaga, na nĩ marĩ na hinya mũingĩ mũno, na nĩndĩrona andũ makĩhũra indo icio mbica, ndiũwĩ kana marenda gũtũma nenda-inĩ.

Haha nĩ ndĩrona athuri ana na wĩra ũrĩa mararuta nĩ wĩra wa kũrĩma na mararĩma kĩndũ gĩgwĩtwo marenge. Hena kĩnjukua kĩrĩa gĩkoragwo gĩ gĩa kũhandĩra indo nĩguo citikahie nĩ riũa mũno na indo icio ciake nĩ cironeka nĩ cihandĩtwo na mũtaratara.

Ũndũ ũyũ, andũ aya me haha nĩ maroneka nĩ thũkũma marahanda na nĩ atumia erĩ na marahanda njukua-inĩ ĩrĩa ĩhandagwo indo, nĩguo ria rĩtĩkamĩcine na indo icio cigwĩtwo thũkũma nĩ citeithagia mũndũ ndũgathiĩ ngarama rĩrĩa ũraruga irio ciaku cia o mũthenya, tondũ nĩ ũgũkorwo ũtekũgũra irio ciaku.

Ũndũ ũyũ ndawona nĩ ndĩrona nĩ athũngũ mokĩte gũcerera ciana na nĩ ng'ano marageria kũmahe tondũ ciana cia..ciana nĩ ciendaga gũkorwo cikĩheo tũrũgano tũrĩa twarĩ kuo tene kana kũgeria gũtaarwo.

Bata wa mbere gwĩka ũndũ ũyũ rũrĩrĩ-inĩ rwakwa nĩ, wa mbere, nĩ gũkorwo ũkĩrĩa nyeni ũtekũgũra, wa kerĩ, ũkĩrĩma nyeni nĩ ũgũkorwo nginya ũgĩthondeka mbia ciaku wĩ mũndũ kĩũmbe na nĩ ũgũkorwo nginya wĩna ũingĩ wa mbia mũhuko-inĩ waku tondũ o ũrĩa ũrendia, noguo bainda yaku ĩrongerereka.